kewelutik chenyorchingee temiik cheechen yeipata butisheet ko chu, beiit ab rurutik nemii ngweny neimuch iih koyaai temindet kotagogonoor rurutik choton iih anan kwalda en beit noton ko yealda en beit noton konyoru hasara, kiit age ko chago olegonoreen temiik rurutik kwaak, emuch kobuut temindet rurutik ago motinye chago anan mingin chago, komuuch iih koyaai kogonoor en elemagararan noton komuuch koibchi ngemisyeet rurutik kwaak noton komuuch konunyo en tuguuk cheuu bandeek iih binsiiik iih anan iih komuch kobityo en kasarta negamogonoton, anan komuch koraa konunyo en yon kasarta nebo ropta imuch kogagibuut iih en tuguk cheuu bandeek komatagemaa konunyo kogiyoteet any kogoin hasara temiik, kiit age kora ko kobityo en kasarta negamagonoton.

Ibote mesendet chepyosok en kericho yon bute chaik ,mesendoniton ii kondei chaik chebute cheimuch ii komang'irito anan ko chaik chebo bandaa, mong'irito kebute keng'iritu soke ak chaik ak mtoekab chaik ko chaik che bo bandaa kebute katet ii ak iitik aeng akeripe komosir iitik aeng ngamun ii bokoesio karaniat en bandaa, ibote kora chepyosok oljarkaka yon bure chaik sikoteren ngoraikwak komotiny beek ii chebo roptaa anaa ko rewot subuhi ,toreti kora oljarkaka komakerer ngoraikwak kotesetai kobute chaik ak en koteren chebiosochoton ii en tiong'ik chemuch komii chaik.

Kabilosiek che kinootin keny en emtab kenya en yaetab mung'aretab waletab tuguk en tuguk ko kabilosiek tugul missing ko kikokoek ak Turkanek ,kokoek konootin en yaetab mung'aret koo Turkanek konooting en yaetab mung'aretab waletab tuguk ak tuguk ngamun kimasipkoit rapisiek komoswek choton chekimenye keny kokiyoe mung'arani ak kabilosiek chekirubegee akicheket ii akicheket en icheket, mung'aretab waletab tuguk en tuguk ii komakaikai kosir rapisiek ngamun imuche kowal chito kit neming'in ii ak ne oo, chito nekotinyee kit ne oo kowale ak neming'in ii ngamun motinye kit age nemuch kowal ak noton oo kokochin inendet asenet ne oo.

Temik chechang ko kokoyan ortinwekab kasari chebo temisiet neboto boisietab sirutik noton kotoreti temik konai elekimindoo minutik ak kora olekiriptoo kiyagik, sirutichuton kwororu elekimindoo rurutik ii kong'eten kechobee mbarosiek kotesetai korutu tukuk chekibiten ii ak kora magutik chemokyingee rurutik yon miten kotesee tai korutu akoi kasartab kesisiet ,kora kokoyan biik muswoknotetab kasari noton ii kotoreti en aldaet nebo tuguk chekonyor en temisienywan akora en tuguk chenyoru en kiagichwak akole aldochin.

Muswoknotetab kasari chenooting missing en temisiet ii ko simoisiek missing ngamun chang biik chetinyee simoisiek ii en betusiechu kiptang'anyit kotinye iman biik ngandaan tuten biik chetang'anyii missing cheboisien kiptang'anyit ko biik cheimuch ii kokimoityi kobaa class komuch ii komoikuiyo arorutik chemwoe kiptang'anyit, kiptang'anyit komoche kelipan en kila arawa lakini simoisiek keboisien kiyok bundles.

Muswoknotetab kasari chenootin missing en temik ko simoisiek chekitinyee, simoisiechuton ii kotinye biik chechang akoo missing kotinyee lagok chekokotar sugul toreti niton ii ngamun ingen kosoman tuguk chekakisir en muswoknotetab kasari anan konai lukaisiek cheterter chekiboisien en muswoknotet kiptanganyit ii konootin lakini ngandan mamissing, biik cheboisien missing kiptang'anyit ii kobiik cheimuch komabaa sugul cheimuch ii komoikuiyo tuguchoton ii.

Olekiboisioto muswoknotetab temisiet kituiyo temik ,olik ak chegonu rapinik ko ni yekakobut temindet minutwak anan yekokosich kole nekit korurio minutik anan kokorurio kochengee aliik kobirchin simoit ii ana koyokyi surutiet nenwach anan ii kondee muswoknotet rurutikwak en pichait kon'ete aalik kocheng chekonu rapinik kobirchin simoit ii koyokyin surutiet nenwach ii anan ii komuch ko icheket chekonu rapinik ko bwonee aalik akwal tuguchoton.

Kit ne kiib kampunitab benkitab chase en emetab kenya kobut ii ko kandoiset neya nebo kampuninoton nekimuch komokokuitos gee icheken en icheken, kit age koo matakumuch besenik kolipan besendanywan kondee legut noton ne bo benki noton kwon ngweny komatakomuch benki noton kosich rapinik che besendoo kit age kora komanaak kampuninito missing en biik komonyor biik chekiimuch kokonoren rapiekchwak kampuniniton sikotoret ii kosich rapinik che besendoo akochangaa kora kampunishek.

Abwati ale momii ripset nekararan kinem rapisiek en benki komokiboisien muswoknotet yon kecheru rapisiek chechang ngamun ii imuch konain biik chebo benki akong'wekten kong'wektechin chorik komuch kosibun chorik ii akorebenen, imuch kora kobarin akoibenin rapisiek noton ii kokonini asenete ne oo kosir ndo kokecheru en muswoknotet ko kamotomii chii ne imuch korebenen ngamun monoe biik chebo benki olemenye ako kora komorahisi kerebenen rapisiek.

Kit neimuch ko kabwoti oldaindet kangonyit kechiriet kokochi aldoindet ii komuch kokobwati kole kaalen olindet kechiriet beit nemi ngweny nemoikochi oldoindet baita nekoikeni, kit age komuch kokobwati oldoindet kole kakararan missing kerchiriet kosir rapisiek chekonyor en aldaetab kechirionoton noton ii imuchi kobokonyor oldoindet, olindet rapisiek chechang yealda kechirionoton anan konyorunen komonut neo kosir rapisiek chekoikochi olndoindet.